Bo kamanut keyai boisioni en kokwet ndamuun boisioni agere ale kinete lagook kobaisheen mashinisheek chutoon chuu koituu kineteen kobaisheen simoisiek chutoon chu eecheen, bo kamanut ndamuun yachei konai lakwet simoisiek chutoon ndamuun tuun kaet koyachei konai ele kibaishaitaa simoit nitoon kesomanen amuun tuguuk che chaang kebaisheen simoit nitoon kesomanen lakwet nekiteen tuun kora konai ele kichengdai kasisiek kebaisheen simoisiek chutoon.

Bo kamanut keyai boisioni amuun boisioni agere ale kindochiin lakwet ne mingiin kercheek konyeek mara kaame konyeek anan mara kagindejiin konyeek mara simanam miandaa konyeek, bo kamanut boisioni ndamuun neyai boisioni ko yae lakwet ne mingiin tuun kase kameet komyei ago takokeer eng kenyisiek chechaang bo kamanut kora ndamuun kitereen mianwagik che chaang chemuchei konam konyeek ab lakwet nekiteen ketere mianwagik chotoon.

Bitunat koroi Zaidi en korenyaan ndamuun koroi kenyorjiini canteenisheek mara kenyoorjiin canteenisheek che kiadaen kercheek anan ko mara kenyoruu en sipitalishek korotwech chutoon kora kotinyei kercheek, maraan kercheek chiu ko mara chekinyaen tugaah anan ko mara ko kercheek chebo mbaar mara ko kercheek chekibitisheen en mbar kercheek chuu anan ko mara chekinyaen akoot ingogenik bitunat korotwech chuu chutoon en eleo ndamuun magatiin , tuguuk chutoon asikinyaen tugaah anan ko kebuteen rurutiik ab mbar.

Imuche sipitalisiek kotoret piik konya piik che tinye seriat, ndamun akere ale seriat ko miondo ne korom mising, ui si kenyor kerichekwak ,koyoche kokon rabiisiek Serikali, asi kenyaen piik chetinye seriat, ndamun kerichechwak ko makinyoru. Kali kerichekab seriat ko ndamun seriat kora ko ngonam piik ko ui si kenyor kerichek ii, koyache konya piich sipitalisiek buch.

Ngamnatet ne yachei kenai en boisioni ko yachei kenai kele nyigis netyaan koroi kinemuu en kweeny asimaumisaan biik koroitaan yachei kora kenai ele kinamndai tuguuk chutoon miten tuguuk che kikichapchii euneek koyachei kenai ele kiname asikeyoot koroitaan kowa barak gariik che kibaisheen en ko ingoraik miten ingoraik che kilachei yaan kiyae boisioni ingoraik chutoon ko che belbel makilachii ingoraik che nyigiseen yaan kiyae boisioni yachei kilaach ingoraik che belbel ndamuun boisioni kora komuuch kelupjaan biik che yae boisioni nitoon.

Ngamnatet neyachei ketinyei en boisioni boisioni ko yachei koyai chitoo ne kipsomaniat nekisomaan tatuun kotaar sugul ago ne masomaan kityoi machei kora chitoo nekisomanjii tuguuk chutoon asikonai ole kipimandai kele tos netyaan sigebiir pichait anan ko sigechaap video ne tyenii en yutoon asikonai kora ele kipchaptai pichainik chutoon asikomaang ko kororonwgituun kariig che kibaisheen en Yuu ii ko tuguchuu kibireen pichaisheek ndamuun makibaisheen alaak tugul koma manguu pichainik che kororoneen.

Bo kamanut boisioni en kokwet ndamun boisioni koba kamanut ngamun yoche konai biik kole ne neteseta en sergalitab Kenya. Yooche kora konai biik kole ne netesetai en emet. Mi tuguk che yooksei en emet ago yoche kora konai biik, koba kamanut ndamun ibwotyin biik kole yooche keyai boisioni en tarigisiek che kagigon. Kora komwachin biik kora kit netesetai en emet ak konet biik kora kogon konetisyet. Mara ko konetsyet chepo mbaronok anan ko konetisyet chegiriptoge asimanam biik mianwogik.

Boisioni agere ale ureriet boisioni ko ureriet nekiyae maran yaan mamiten kasiit agei neke yae maraa yaan kabiit kaaarta nebo urerian nitoon ko kararan keureren koi nitoon ndamuun yachei kenai kele kandoo ainoon anan kaib nambariit netai ainon asikekachii rapisheek keretnyuun agobo boisioni ko kararan ndamuun kinae chitoo ne kiim en boisioni kora boisioni nitoon ko taretii biik chechaang en boruek kwaak taretii koista gei mwanig che kikonyii borto boisioniton kora kotaretii biik ndamuun kiyae boisioni kesichei rapisheek chechaang.

Bo kamanut boisioni en kokwet ndamuun agere boisioni ale mungaret mara boisioni ko mara mungaret nekiyae asi kesiich rapinik kobaa kamanut ndamuun ingeyai boisioni kesichei rapisheek chechaang chekitareteen gei maraan ko chekiyaleen amitwagiik anan ko mara chekisomeshanen lagook ,bo kamanut kora boisioni ndamuun nae biik ole kiyaitaa kazit yaan Mii gaah nae kora biik ele kiburtoi ak biik che chaang.

Koroito age nekata kiboisien nekata koroi ko kinabwote ko magaa. Magaa ko ketiik che kagipel komong, yo komong ko tuen. Magaa chuton kendo sigiri. Sigiri ko kit ne kigichop kou mat lakini noto keipote. Ko nginde magaa chugan sigiri ak kinde maat ne ngetetiot kilalchi mat koyekagonam mat magaa ichugan kogararan. Rurei tuguk che kagiyoe en ma en magaachoton ko kararan nitok ndamun mogiboisien kwenik ndamun mara koui sigesich kwenik chegilale en koroiton.

Tuguchu agere ale piasinik. Olegichopto korotwechuton, keipu rotwet ak kewai korog kiisto tuguk, palelinik chebo barak. Yekagoisto palelinik chebo barak ii, kemurmur komengegitun ak kinde sapuriet ak kitya keun, keune beek che tililen asigopa ngatatek mara chogoganamnda chito koname en eut. Ye kagotwa kiinde ma. Kiyoe en ma kepele nyanyik ak kitunguik ak kinde mwaita. Yegagolal mwaita kindeany korotwechuton ak kepelpel torkouan kagochurutyo, ketesyi beek ak keger ak kepagach koruryo.

Kiit ne tesetai en Yuu ii agere pikipiki agere kora chitoo nekatabaat netinye koraa ingoraik chaan ilaachei biik yaan ketetatei pikipiki ooh kalaach kampuut chichitoon chichitoon agere ale mara ko ndereba nebo pikipiki initoon agere kora bundii mara bundii nechape pikipiki initoon mara nguni ko ketatei pikipiki ko maran ko kaketat toor koruut katet kochuus ko mara ko kakichape pikipiki initoon kinyokesore age malee ole karuut katet anan ko maraa Mii ole kail ko maraa kakiibu sinyokebel agere kora ale miten koroitoo naan kindeen koristoi maraan kakindaa koristoi pikipiki initoon konyii komyei asitakobois koek keeny .

Atindeniik che kiragas agobo koroi ii ko koroi ko taretii biik chechaang koroi ko taretii biik ndamuun koroi kelauneen tuguuk chechaang mara kelauneen tuguuk che uu beek mara yaan loo ainet keibee koroitaan asikelauneen beek ndamuun koroi ko lauu beek chechaang atindeniik alaak kora che kiragas agobo koroi ko machei chitoo nekiim ndamuun koroi ko nyigis machei chitoo netortai en tai sikomiteen kora chitoo ne toruu en batai asikoek raisi koroi kiile kora mukunganiik ab koroi kora kisurii kora kindaa koristoi mukunganiik kwaak sikoek raisi keyai en bosiet koroitaan.

Oleginetito chito olegiyoito boisioni ko yoche konai chito eleginomdoi koroi kiname sigepir koriat. Yoche kora konai kole kipirto ano koriandanito. Manyalu kepire saiti ndamun mara kopir kwo barak. Yoche kora konai chito miten olengochut koraindaniton, kogoyai magosa oo magiite chuton. Yoche kora konai chito kole koriandaniton kopire biik aengu kityo, mayache kopir biik chesire aeng.